mesapuk ena siai tenkop ang amu ore inkanisani natii enkop ang neme kuna ketii inkanisani enkop ang naji ine SDA ankanisani napuo kanisa enkolong e jumamosi netii sii nkulie napuo enkolong e jumapili kake ore ena metii ninye enkop ang.

enetipat teneaku kiata ilairukok opuo ninche kanisa ainining ilarikok lenye aa ilpastai ore ena naa kitodolu enkanisa narikito obo arikoni lenye mayiolo ajo kaa anisa ena kake kanisa akeninye ena natii kenya naitodolu ajo eeta enkirukoto e yiesu.

ore isukulini naa kepuo enkiwanja ishopito ninche inkilani naitodolu ajo kainebo ninche ing'ua wore inkera naing'ua tanariver county nishopito ninche inkilani nanyaanyuk nenapita embendera enye nesujita inkulie kera naing'ua inkuli kauntini naa kitodolu ajo keetuo ninche mcheso neeku etii ninche ereten aing'uraa enkiwanja petumoki aiteru ina kiguran enye.

keishakino ore pooki town nepiki iltai ashu isitimani metaa kore kewarie naa kepuo iltung'anak emeeta ninche wasiwasi neishiakino sii nepiki pokiwueji metaa kiendelea ake biashara ometabai isai enkewarie.

anyorr nanu teisomi entito ashu isumi inkera pookin amu kore ake enkang naisum inkera enye naa ake ketum ninche nena kera eng'eno ore ake peetum eng'eno neidim ninche aitegemea ate tosiaitin kumok naake ore tiatua ilo kijiji inche loing'ua naa keretisho ninche tesiai e maendeleo nenyok sii ajo kore osina tiatua ina ang neiminie pii tenkaraki enoto ninche enkisuma netum isiaitin sidain.

Ore opa ara enkiti ayiouni, nashomo ewueji naijo ena, natooriko tenkarake aima mutiaani enjoy ninche pee arik ewueji nalo ashipare, natumore inkera kumok oleng' nekishipa tenebo, neaku Kore inkera aang', keishaakino siininye nikincho surprise pee etum atishipata te enkishui enye nenyok siininye te enkisuma enye.

Kumok imbaa naagira aibooyo esiai enkisuma e digital tenkop e maa. Ore ene dukuya naa metii internet isukulini kumok ashuu inwuetin kumok, nemetii sii ositima oidimi aitumia te esiai e computer ashu too isimui. Ore enkai bae na ilmwalimuni lemeeta enkisuma naipirita esiai digital neaku kegol sii ninche pee ewuo aitamok inkera amu meyiolo sii ninche. Ore enkai naa esiai e enkisuma naa meisumi inkera anaa esiai naa mewuo inkera sukuul anaake, neaku ore pee isum inkera te sukuul, ore ineitu ewuonu sukuul nemetum imbaa naisumaki teina olong'.

Olaruoni eibungaki tene wueji, naake epikitai ninye metijing'a atua engari. Naake eitadolu ajo ore isikarini le municipality naake ietodolu ajo easita olkasi lenye aitobiraa ayau eseriani atua intaoni.

Eeh kaata eng'eno ooramatare oo ilukunguni, amu keitodolu Kuna ajo keata ninche biotisho sidai oleng' ata aa kutitik kake eitadolu ajo meata ninche enyamali, naake tayari ninche pee etum aabulu aaku ilukunguni sapukin botoro.

enetipat ena baye temurua ang tenkaraki ore enasiai naake eh, keyau indaiki metaa melai indaiki tenkop amu itobirieki imukateni kore sii enkae naa kore pekesi nimirr nitum iropiyiani ore embaye euni naake kiger iltung'anak kumok ele kasi amu kigeri iltung'anak loponu aunisho oloponu arrip kuna nkano metaa menya toki ore embaye kae naa ke isaidia tesiai e vitamins metaa melayu osesen lino nena baa sidain nayieuni tosesen.

Ore ena bae naa enetipat amu keitasheiki esiai oo ilbaribarani, naa keitobirua enkambuni naitasheiki esiai olbaribarani naji NTSA enkop e Kenya. Ore esidano enye naa ore enedukuya naa keitodolu ajo Kaa amba eishooki engari niata. Ore enkai naa tenelo metaa etimiraka olikai tung'ani neitodolu sininye Ina. Ore enkai naa Kuna leseni Kuna driving license keitodolu tanaa ketaa musana ashu neishaakino nitang'ejuk Ina leseni ino . Ore enkai bae naa keitodolu ajo Kaa rishata ebayie engari ino pee eyai service , neaku embae e tipat ena oleng' teseriani olbaribara.

ore teniyu nitum enkadi naji ene maisha card naa tenibol e mtandao nilo ewueji nei e citizen nibol account ino ore ake pindip atabolo account ino nilo ewueji neji national id etii enkardasi nikinchori tinewueji niimput enkomono ino pekinchori enatoki naji maisha card ore enkae wueji ashu enkae oitoi ninko piitum ena adi naa tinilo inkofisini e huduma centre nilo inaalo aya enkomono ino pekiret iltung'anak lotii nena ofisini aitobiraki ena kadi naji ene maisha card ore sii enkae naa irew orkilikuai ashu erewi orkilikuai nireshu ilo kilikuai metushukunyie pewutu ajo kinchooki ina kadi e maisha card.

kadamu erishata apa nataasa ena baye erishata apa ena natejoki pee edung poking'ae enkadi naji ene huduma namba naa kore enishiakino apa nias oltung'ani naa piipik irkimojik linonok ena mashini peetum ninye aawa imbaa nikimpirare naa kore apa esidano ena baye naa peretisho terishata ewoshoto e kura metaa mitokini aikata aata empuroto onkurai.